Kore taa tene ng'oji iigueet mbiasin, niduung' ilkitunguu linoo, niduung' nkinyii ng'iring'o , nipiik lkijikoo le shumbii, nipiik otoki ake nkutii kulee, niyeer taa aiyeere laata. Nuduung' ofakado linoo nipiik nkepeer e misaa iyanyita ena ndaa eno meoo aitibiraki.

kore taa ninko tininya ana naa intumiyaa lkejiko niwotuu lmuchele o nkiringo te noboo netii sii longaz anya lmuchele te kwee neijiparie lmuchele te sedi ninyaa naa akini aaku muwon aibukbukoo

Kore naa tene iitumia ele uuma aitaiyee eloo lmatundai otii ena saani ninyaa. Neraapu enia kekii te nkaina enoo niisubunye naa nena kulee natii nkombee naarok.

Kore taa tene ng'oji eyaa enkiring'o otua ana kwaata, niyaa nkombee e mpiis naoo, niyaa aitokii lkaarotii oare onkutunguu loboo. Nipiik lkijikoni okunii le laata naiyerishoreki. Niduung' aitokii nkuuni mbukaai enono naanyorii, nipiik nusuu elkijikoo le shumbii. Nipiik laata eno suburia nipiik lkitunguu ninchoo meeteyarai peenyau. Nijipaari karotii linono te siadii ninchoo taa eyaara peenyau. Nipiik mbukai enono naanyori ninjiipaare shumbui niiisiap. Nipiik taa mpiis enoo ninchoo eyaara te nkunyii daakani lemerapaa tomoon oimiet. Nidotuu taa ninya ndaa eno supaat.

Kore taa tene enyaang'u ake elmaembi loboo niduung' nipiik saani . Ninyaang''u aitoki maandasi enoo napoo nipiik saani. Niyaa aitoki ng'opee e kulee, teiyei aitoki sosejii enono aare. Teneleeki taa ntokitin enono misaa peiye etuum naa doo atamaa.